Mũndũ angĩenda gũtema mĩtĩ, ũndũ wambere nĩ athiĩ gwa cibũ nĩgetha aheo marũa ma gũtema mĩtĩ ĩyo acoke ethe andũ akũmũnyitĩra mĩtĩ ĩyo kũmũgũcĩria na rũrigi tondũ no ĩgwe migũnda yene kana noĩgũthe ngari ciene kũogũo no mũhaka akorwo na andũ makũmũteĩthĩrĩria acuoke oe ĩthanwa abĩrĩrie gũtema mĩtĩ arĩkia gũgĩtema mĩtĩ rĩũ ũhoro ũcio nĩgũkorwo rĩũ ũkĩagĩrĩire ũgũo nĩgũomũndũ angĩka angĩenda gũtema mũtĩ kana angĩona marũa makũga ateme mĩtĩ no mũhaka eke maũndũ macio mothe.

Haya, ũndũ wa mbere nĩ ngoretwo ndĩ ikũndiinĩ cia ũrĩmi, na nĩ ngoretwo ngĩthoma maũndũ maingĩ na kwĩruta ũrĩmi wa kĩrĩu, twatũngana andũ nĩ maragia ũrĩa mũndũ ekaga gwake, na rĩu ũndũ ũcio ũkandeithĩrĩria ona marĩa itoĩ ngũmenyera hau tũgũkorwo tũcemanĩtie na arĩmi arĩa angĩ. Koguo nĩ ũrĩmi mwega, tondũ andũ nĩ mareruta maũndũ maingĩ marĩa makoniĩ ũrimĩ, na harĩa ũtoĩ nĩ ũkũigua mũrimĩ ũngĩ ũĩ okorwo wĩ na thĩna, nĩ ũkũria arĩmĩ arĩa angĩ, na rĩu ũndũ ũcio ũgoka wagĩrĩte. Koguo nĩ wega gũthiaga ikundi cia arĩmi tondũ mũndũ nĩ athomaga maũndũ maingĩ na maũndũ mega.

Ũndũ wa mbere thirikari nĩ ĩkoretwo ĩ nyĩtĩrĩire mũno arĩmi, tondũ nĩ ĩkoretwo ĩgĩtũma andũ agũthomithia andũ ũhoro wa ũrĩmi, nĩ ĩkoretwo ĩkĩmahe mbegũ cia kĩ rĩũ, ĩrĩa cita citĩrĩirirwo wega, na kũogũo nĩ ĩgĩkoretwo ĩgĩtũteithia mũno na thirikari ĩno kũo nĩ ĩkĩte maũndũ manene na nĩitũgĩrĩtie ũrĩmi, na nitũthiĩte mbere, tondũ nĩtũkorwtwo tũgĩthomithio, tũkaheo mbegũ, tũkonio ũria tũkũhanda na rĩũ tũgakorwo tũonete ũmithio mũnene kũma gwĩ thirikari, kũogũo ũrĩmi ũcio nĩũndeĩthĩtie mũno makĩria, na no njũrie thirikari ĩthiĩ na mbere na gũthomithia andũ gĩthomo kĩrĩa ĩramathomithia matũra-inĩ ma o, tondũ nĩmakoretwo mena ũmithio mũnene, na kũogũo nĩ ngũkena nĩũndũ wa ũrĩa thirikari ĩno ĩ kuo ĩtũteithĩtie mũno ũrĩmi-inĩ.

Ũgarũrũku ũrĩa ingĩenda kuma gwĩ thirikari, nĩ nĩ atĩ no no matũme andũ ao arĩa marutete moke icaginĩ makore andũ mamathimĩre tĩri mĩgũnda -inĩ yao, nĩgetha rĩu mũndũ akĩrĩma okorwo nĩ kũrĩma ararĩma, akorwo amenyete tĩri wake ũhana atĩa, macoke mamahe bataraitha njega ĩ ĩ ĩna ũkinyanĩru nĩ gethaa, meka maũndũ macio arĩmi nĩ gũkũgĩa na irio, ona nĩ gũkũgĩa na magetha maingĩ matũra-inĩ, na nĩ gũgũgĩthira ng'aragu thĩinĩ wa bũrũri na andũ nĩ me nĩ me nĩ me kuona indo, mendie, mone mbia, magĩe na mbia mĩhuko-inĩ, kwoguo thirikari ni ingĩmĩũria ithiĩ na mbere gũteithĩrĩria arĩmi, kũmarehera a a a ateithania arĩa mathomithĩtio nĩ getha moke mathomithia andũ ma ma maũndũ maingĩ, na ũhoro wa tĩri, no ũhoro wa mĩmera, na ũhoro wa mbegũ iria ma ma makĩrutĩte njerũ, nĩgetha marehera andũ, andũ nĩ megũthiĩ na mbere kũgĩa na irio na nĩ gũkwaga thĩna, tondũ andũ othe marĩkoragwo na irio cia kũigana, indo cĩa kwendia na megũkorwo mena mbeca thĩinĩ wa mĩhuko yao.

Ũndũ wa mbere, mabataro kana ma kĩwatho megĩĩ ũrĩmi Kenya, nĩ kũrĩ na watho ũgĩte atĩ okorwo nĩ ndawa ĩria tũhũra irio mĩmera ĩrĩa gĩkoragwo tũkĩrĩma ta nyanya nĩ wagĩrĩire nĩ kũmenya ndawa ĩria ciatĩkĩrĩkĩte kana ĩhĩtũkĩtio, nĩgetha ndũkae kũhũthĩra ndawa cia kũrwaria andũ na akorwo werwo weterere thikũ ithatũ nĩguo ũhũthĩre kĩndũ kĩu ũgetĩkĩra gwĩka ũguo. Na weeks ũguo mathĩna maingĩ nĩ mekwaga thĩiniĩ wa ũrĩmi. Kĩrĩa kĩ bata tu no kũhingia mawatho marĩa ũrerwo, okorwo nĩ kũrĩma werwo ũrĩme double digging ũgeka ũguo, werwo gũtagania irio kũringana na gĩthimo kĩrĩa ũgũkorwo ũhetwo, mũndũ agetĩkĩra gwathĩka ũguo. Na kũngĩthĩ ũguo Kenya no ĩkorwo ĩna maciaro maingĩ, maciaro matarĩ ona mĩrimũ ĩrĩa andũ marĩyaga irio ĩria ĩhũrĩtwo ndawa, ĩgatwarwo thoko makĩenderio andũ makanyitwo nĩ mĩrimũ na ndĩ nama tũngĩthĩ nambere kũhingia ũguo mĩrimũ ta ĩrĩa ĩranyita andũ nĩ ĩgũthĩ ĩthirĩte. Koguo nĩ wega gwĩtĩkĩra mawatho marĩa megiĩ ũhũthĩri wa ndawa.

Ĩ nĩ nyamũkagĩra na indo ĩrĩa thirikari ĩ heanaga tondũ nĩ nĩ heagwo mbegũ cia kũhanda na bataraica ya kũhanda na indo irĩ a indo irĩa ingĩ makoragwo na cio ona nĩmaheanaga ta ngũkũ ngũkũ kũogũo ũteithio wa thirikari nĩ nĩ nyamũkagĩra na nĩ thogora mwega nĩ tondũ ũkoragwo wĩ thogora wĩ thĩ na nĩũkoretwwo ũrĩ ũteĩthio nĩũndeoĩthĩtie mũno tondũ a korwo nĩ bataraica bataraica rĩũ ngũraga wa raithina kũogũo nĩ nĩnyamũkagĩra ũteithio wa thirikari mahinda maingĩ tondũ nĩ ũkĩheanagwo gũkũ guitũ na nĩngĩkorwagwo ndĩ wa mbere gũkĩamũkĩra thogora ũcio na kũogũo no njũge thirikari itũ ĩ thiĩ na mbere na ndĩgatigithĩrie kũhe andũ ũteithio tondũ nĩũkoretwo ũgĩteithia andũ aingĩ mũno arĩa makoretwo matangĩkĩhota rĩngĩ kwĩgũrĩra marehe indo cia raithiandũ acio magateithĩka na magakĩhota kũhanda kũogũo niĩ nĩnyamũkĩrĩte.

Mawatho nĩ marĩa mandeĩthĩtie makoretwo makoretwo magĩtũmũo nĩ thirikari ũndũ wa mbere eeh nĩmakoretwo magĩtũrũta ũhora wa ũhoro wa mahiũ na ũhoro wa mahĩũ marĩa marĩa tũkoragwo namo ta ng'ombe magatũrũta gũcihandĩra irio irĩa cĩkĩrĩ na ũmithio mũno tondũ twarũtwo kũhanda indo tũkahanda mũgũnda indo icio nĩ ikĩrĩte thogora wa irio tondũ irio cia mahiũ rĩũ nĩ ĩgĩte goro mũno no thirikari nĩyũkĩte na ĩgatũrũta kũhanda indo mĩgũnda inĩ itũ indo icio akorwo nĩ ng'ombe wona wahe ng'ombe yakũ ona ndũkũnidi gũbatara kũhe irio ingĩ kũogũo nĩ ngoretwo ngĩteithika mũno na ũrĩmi ũcio ũrĩa ũkoretwo ũkĩrũtanwo nĩ thirikari itũ tondũ nĩ ĩtũmaga arũtani moke moke gũkũ mĩciĩ moke ikũndi inĩ magatũthomithia na tũgakorwo tũteĩthĩkĩte mũno tondũ mahiũ maĩtũ nĩma nĩmakoretwo magĩthiĩ na njĩra njega tondũ wa ũrũtani ũrĩa tũrũtĩtwo nĩ thirikari kũgĩa na mahiũ marĩa tũrerũtira mĩgũnda inĩ itũ hatarĩ kũgũra kũogũo.